Rĩrĩa niĩ ndona ũũ-rĩ, nyonaga nĩ ũhoro wĩgiĩ mbeca kana ũrĩa bũrũri ũrakũra kana ũrĩa ũrathiĩ na mbere. Ndona ka arũ gaka gacoretwo na rangĩ mũtune-rĩ, ngamenya atĩ nĩ kĩndũ kĩronania atĩ harĩa tũri thaa ici, mũno mũno kĩmbeca kana kĩ mbiacara rĩra nĩ rĩega nantũrorete kũthiĩ na na mbere, tũrathi tũkĩrĩte twambatĩte tũrorete na igũrũ. Ĩĩ ngamenya rĩu nĩ hingo njega ya kũmenya mbiacara ũrĩa ĩrathiĩ, citoko ũrĩa ĩrathiĩ na ciringi ya Kenya harĩa ĩkinyĩte.

Niĩ haha ngĩrora rĩ, ndĩrona nĩ harĩa ũguo nduka-inĩ ya Safaricom harĩa ũgĩthiaga andũ mbeca-inĩ M-pesa yaku kana ũkĩrutaĩ mbeca thimũ-inĩ yaku ũgathiĩ ũgabanga raini ũkamenya kana nĩ mbeca ũkũruta kana nĩ mbeca ũkwendaga gwĩkĩraĩ kana nĩ thĩna ũrĩkũ uma nagũo wĩgiĩ mbeca iria cirĩ thimũ-inĩ yaku kana raini-inĩ yakũ. Na haha no ũthiĩ no hingũrĩrwo raini yaku ĩkorwo noĩhote kwona kana gũikagĩrio mbeca gũtũma kana ũkamenya mbeca ciaku cihana atĩa nĩ ta bengi ĩ thimũ-inĩ ĩkũhota gũgũteithia kũmenya mbeca ciakwa ciigana atĩa, ingĩruta mbeca cigana atĩa, ingĩĩkĩra mbeca ciigana atĩa, ndĩna thĩna o wothe, no hote gũcenjia bini, ĩ haha nĩguo ndĩrona hahana.